Niang' kata tiang' en chiemo ma ichamo, kipoko pote igolo gi lak. Ng'ato mako konchiel to konchiel kor kawiye kata korka tiendene okayo gi lake. Onyalo payo gi beti kata ojala bende onyalo tiyo gi pala mondo opa ogol go pote. Poteno ka osegol to ing'ado matindo tindo ipoge kopogore kaluwore gi kidienje ma en godo inyalo yudo niang' machwe kata modhero kata ka ihero to inyalo to ng'ade, inyalo tong'e matindo tindo maok iluwo kidienje ma opog godo niang'. Igolo wi tiang' malo kuma chalo lum lum no iwito oko kata iketo e puodho kuma onyalo bedo ni otwi kendo manyien. Bende niang' inyalo ket e masin mabiyo pigeno kendo diye mowuog motwo basto pi ma masin osebiyo ema itiyo godo ka imadhe nikech chutho chutho kata ng'ama poko niang' biro mana poko pote basto onyamo dend niang' ka osenyamo to koro kosenyamo momuonyo pi to kuma odong' no obiro ng'udho oko mana kaka masin biyo to weyo ka niang'.

Endalo machon ne inyal ne inyalo nuang'oka njugu ikeyo akeya epuodho ma ok og'i kata kaka gibiro twi maok orang ahinya kaka gibiro pogore ekidienje ma opogore opogore to gisani lokruok osebedo nikech inuang'o ka njugu bende ipidho mana ka chiemo ma opogore opogore mipidhe e puothe madongo dongo kaka ngano kaka michele koro iyudo ka opidhgi gi ratiro ma owinjore. Opog kendomoket e rapim opidhgi bende samoro iyudo ka jok moko oriwogi gi alode, iyudo ka jok moko bende oriwo njugu gi yiende inyalo yudomkajok moko bende oriwogi nyaka gi cham. Oduma ng'ato opidhoapidha maber to ka osepuro oduma to opidho njugu eiye kanyo. To e fut ma opogo godo oduma kendo iyudo ka en fut achiel ma bende okete njugu, koro njugu twi maber kanigi thuolo maber kendo onyak kendo opon, ogolo nyaka olemo madongo kendo mang'eny mogik monyalo golo. Kendo bende sama idhi ka kendo sama idhi sama ji dhi e keyo to nugu koro wuok maber kendo ikunyogi mana mos mondo kik gikethre.

Gik makelo mor en ni nitiere puodho mopidhi, monya kendo moti maber kendo joma opidho odumani biro yudo keyo maber. Gima kelo mor machielo en ni ma oganda ma aparo ni okawo ting' mar rito le modak e bungu nikech aneno ka nitie lee maduong' manie anyuola majoka bimbe magiting'o kendo otwe maber ebao moriwore kendo oketne bao mating'e apa aparoni konye mondo gidhi gimiye gitere kar thieth nikech ok chal lee madhi maber ahinya amor kendo kelo mor ni ok ginego leni, kendo giketo kagima en gima idhi yaki. Lee ni ok oket kagima idhi ti gi ringe etimo gimoro amora mopogore kata dibed ni omake kuma chal ni ne onyalo ketho cham kata ne onyalo timo gima chal kamano. Erokamano, gimoro makelo mor kendo en ni ji oriwore e tich, mae nyiso oganda man g hera mae nyiso oganda manyalo nywakone tich kendo manyalo biro kanyakla mondo otim gimoro achiel kajoka ng'ato kata ka oganda modak kamoro. Erokamano.

Tich mar pidho jamni inyalo puonj ng'ato mokuongo ka odhi e sikul mopogore opogore mipuonje ji pith m ar jamni. Nitiere sikunde ma sirikalm oseketo tenge kendo ma kembe mopogore opogore maaye pinywa kaye kendo kaachiel kod pinje maloka kendo epiny mangima mapuonjoji erito jamni kaka dhok, diek, rombe, ngamia , kanyna, gi jamni mamoko kaachiel kod winy. Mokuongo inyalo puonj ng'ato tich mar rito rombe kotere kuma ipidhe rombe. Mar ariyo onyalo tiyo gi sombe mar buk mondo osom kaka rombe chalo, chal mopogore mag rombe kaka mae nitiere rombo miluongo ni Merino ma bende ipidho ne yiere minyalo liel kendo ng'ato inyalo puonj kaka olielo rombo kokawo masin kendo ka inyiese e ni ok okang' mane maka yier rombo sechopo to koro oseromore kod liedo oseromore kod nimar mondo piene oliel ogol kuome mondo oti godo e gik moko maitiyo godo e kembe mopogore opogore kaka loso sweta, loso kaera gi weche mamokogo.

Pith mar gwen nigi ber mar kelo tong', kendo ring'o kendo nyaka yier gwen inyalo ti godo eloso godoro to ma iketo ewich. Koro iyudo ka lemo mopogore opogore mag gwen itiyogo eyo mopogore opogore. Kogno mag gweno inyalo ketgodo obed gik loso glu kata pi mitiyo godo emako gik mopogore opogore koyiech, otase inyalo ti godoeloso glu, ekembe mopogore opogore . Iyudo ka gwen ma swi opogore gi gweno mathuon. Koro gwen masi manyuolo tong' kata toko tong' to gwen mathuon to ok nyal toko tong' tiendeni itiyo kodgi e miyo swi ochak toko mar ariyo bende nitiere ogend ni matiyo kod thuond gwen e goruok kendo tich mar goruok kata tuke mag goruok mag gwen kelo ohala ne jogo makelo tukego, iyudo ka seche mang'eny ji biro chudo to gineno kaka thuondi gore. kamano.

Tij puro oduma, inyalo kaw ng'ato ma ng'ato dhi kode e puodho kata endalo mondo one kaka jago machielo kunyo lowo kendo kaketo kodhi mar oduma e ondamo mopogore opogore kendo oneno bende ka pi iolo, oneno bende kaka iketo lum, oneno bende kaka imedo mbolea mopogore opogore, ong'iyo kinde ma oduma kawo godo mondo otwi koa piny e lum koa piny e lowo nyaka ekinde ma oduma koro osepon ma ogolo osimbo kendo koro koro senyuolo oosogro. Inyalo puonj ng'ato bende kokawo kanda mar video kong'iyo e mbui ,mopogore opogore kaka YuTube kaka facebook iyudo ka dhano nyalo somo nyalo puonjore kaka oduma ipidho. Bathe kanyo bende nitiere mutaro mokuny inyalo puonj ng'ato ka ong'iyo eyo mar mbui kata nyaka pidho lum kata otungu manie bathe kanyono. Ng'ato nyalo biro to yudo ka owadgi kata jatich mar puodho puro lumbno to oneno to opuonjore matin matin kopenjo enjo achiel ariyo kata adek moneno kanyalo puonje wach no.

Sama aneno mashin marachar ma oket e mabatino, onyalo bedo masin mar riembo suna, mikete yath eiye, onyalo bedo masin mabende pimo liet mantie e chal mar kor luasi, ka aneno ot maduong' ma eoum bathe gi gunia nyisa ni mano ot mipidhe gwen kata winy mopogoro kaka aluru, kata mbata msinga kata mbata mafuyo. Kaneno ot mabati manitung' manie puodho nyalo bedo kuma ikane kodhi, nyalo bedo kuma ikane mbolea seche moko nyalo bedo ofise kata apis mag jogo mabiro kanyo tinende ka tinende mondo orang kaka puodho mar kabich maneno mbele kacha cha dhi nyime. Ngas mantie ebath od lowo, aneno ka ema itiyo godo etuey kaera moumo od gweno, samoro iiyo kode eketo masin mano wawacho ni nyalo bed ka riembo suna kata kapimo liet kata chal mar kor luasi manitiere e dala maokete ute adek gi moger maber kuma opadore maonge gode.

Olemo mantie e picha inyalo puonj ng'ato mokuongo eyo mar buge ka osomo ekuonde moogore opogore mantiee joma olony eyo mar pidho olemo manitie e picha. Mar ariyo, onyalo ng'iyo ka ng'ama nigi lony eyo moro amora mar pur pimo lowo kendo ng'iyo achiel ka chiel gik madwarore elowo mondo olemoni onya maber. Nyaka ong'e bende kaka itiyo gi pala kata makas ma ing'ado godo kodhi mar olemoni kata ma ing'ado godo bethene mondo ochak nyago ogol olemo madongo dongo mondo onyagi obed kaka bungu. Bende nyaka ong'e kaka iolo negi pi, inyalo puonje kokawo kasuku, kokawo kubni kokawo birika madhoge bor kendo ka oole pi kendo koywayo kong'iyo kaka pi ok ol mang'eny kata manyalo ketho matunda sama pod gitindo sama pod gipon ,sama koro ka giwuok e lowo. Onyalo puonjore bende korango eyore mopogore opogore mag mbui kata kowinjo ka ng'ato puonjo wad

picha ni nyiso japur mamiyo malero ne jogo picha kaka otiyo tije mar pidho gwen nikech etoke waneno sing'enge ma itiyo godo e kano gweno matoko tong'. Ang'eyo ni en gweno matoko tong' nikech buoye kanyo nitiere agwata molos eyo manyasani mabende nyiso tong' kuma tong' onego lwarie kata tayo tong' mondo tong' kik lwar piny , mopang maber, sing'enge mamalo, madiere gi mapiny. Kendo gima timore kae machielo en ni gisani nyalo bedo ni koro eka ochako nikech ok ane gwen e sing'enge kanyo kata dibede ni ogony gwen odhi e laktar mondo othiedhgi to samoro bende gwen machalg kamago igonyo ga mondo odhi okwa oko, ochamie chiemo mayudore e kaka lum makonyo gi eloso chiemo magichamo kata gicham kite kwoyo matin mondo okony ombiyegi kik lorre kata kik bed gi chandruoge mopogore opogore sama gitoko tong' gitok tong' makelo kute madel dwaro kendo mowinjore gi gima dhano onego ocham.

Diek to thoro yudore e aluorana maok anyal wacho ni diek onge. Kendo gin jamni ma itiyo godo e chiemo, nikech ring diel en ring'o mamit ahinya. Ng'eny ji ohero thole kata bule e seng'enge ma gimede chumbi kata gi apilo to gichamo achama ring diel e nyasi mopogore opogore, nikech diel en jamni minyalo cham gi dhano mokalo piero adek sama nitiere nyasi mopogore opogore to ring diel ema itedo mondo okony ji. Joma kalo apar gariyo gweno ok nyal rito maber gichiemo. Kata gi ring'o, diel bende piene itiyo godo eloso gik moko kaka lewni nitiere joma pod ruako law molos gi pien diel. Nitiere bunde mopogore opogore ma itiyo godo e wende marito chike kata timbe mag joluo bende ma iloso gi pien diel. Diel bende ringe jok moko tiyo godo ka yath, diel bende kokene iloso godo glu. Diek bende tungene inyalo riw gi kokene mondo olos godo glu, kopogore gi mago, jok moko tiyo gi chag diel diel inyiedho anyiedha maber to chak ma ogolo imadho.